Ngemiten anyun ireyu koamoche asikopit anai ale ng'o koinutikwok en okwek tugul cheotieme onyoru kasini achome kora anai mising ngotko kiran iyoe besio kasini anan itindoi ng'omnotet netian akopo kasini amoche kora asikemwowon olekiit chito en somaneng'ung ak wolutik chekiinyoru en somaneng'ung ngot kokiisir anan ngot kokiibut ko amoche si anai kit ake kora neamoche si anai, kit ake neamoche si anai ngot itindoi kora maket en kasinitet ako imi iyoe en kasarta netian ndokilelen kakesir imi iyoe en kasarta netian amoche kora siachikil akere ale ichome kasini nito en kasarta netian ana en kiwango netian.

Eleateptoi rapinik ko akonetindet en sukulitab barak ketebye ngweny akicheket cheechen en anee ang'ololsechin mising akopo makenyun neamoche sikelipanan ak ndong'olole atepee mising ko atindoi tekisto neo nemi barak, king'ololchindosi komwowon akichek kerenywa ako mwochi agane kerenyun akotoker ale kokiityi uyan akikuyeke tugul kipakenge amuchi kokenye asirta kit nekikuren report amwa wolutienyun ak eleakertoi akanee en rapinik chekilipanon amwaitoi akopo bongonutikab kasinyun anan boisienyun akokilenyun po ge sikoker ichek amunee kamach siketeshwon rapinik koker kole ayoe kasit iman en mukuleldo tugul.

Akochini kotikonet chito nekopiruan kotebee akopo olekichoptokee yowendi chito tyemisiet nepoketieme yoncheng'e kasit ana kokit nenaat kekuren interview amwochini chichoto alenchin nyolu koyai kit nekikuren research ana chikilishet akopo kompunito nepoketiemen, amwachin alenjini konai kit nepo kompuninotet nyolu konai tukuk chetesei tai anan logoiywek chepo kompuninoted ii ak nyolu konai akopo kasit nepo ketiemen asikopit koyai, kit ake neamwochin alenchin nyolu koyai mazoezi konai wolutik chekonu yon kokitepsen tebutik cheu chekilenchin mwowechke akopo inyee akelenji komwa amunee sikai komoe kazi notet kitebe kora kele tos nee kipnotosiekuk ana tos koimutikuk konyolu kotindoo wolutik en sainotet alenchin nyolu kochopok kocher ngoroik chemokotin kilakat chenootin koche official nyolu kocher kartasisiekyi chepo somanet chepokiborto chekimoche ak nyolu kochop tebutik che imuch ibakotepen noto inendet netieme ak kit nepokomonut mising konyolu kosip koitita yotet komakinam tiemishet.

Agojini kotigonet chito nigobirwon kotebe agobo olegichobtogen yon wendi chito tiemisiet nepogetieme yon cheng'e kasit anan kit nenaat kekirun interview amwojini chichoton olenjini nyolu koyai kinegikuren research anan chigilisiet agobo kompunit noton nebogetiemen, amwojini ole nyolu konai agopo kit nepo kompuninotet i,nyolu konai tukuk chetesetetai anan logoiwek chepo kompunit notet i, ak nyolu konai agopo kasit nepboketiemen asikobit koyai, kit ake kora neomwojini kora ko nyolu koyai masoezi konai wolutik chekonu yon kokitebsen tebutik cheu chekilenjin mwowech gee akobo inyee, ak kelenji komwa amune sikai komaje kasit notet i,kitebe kora kelejin, tos ne kimnotosyekyuk? ak nee koimunik kut?, ko nyolu kotinye wolutik en sait notet, olenjini kora nyolu kochobok i,kocher ing'oroik chemogotin kilagat chegororon chenootin ko official i ,nyolu kora kocher kartasisiekyik chebo somanet chebokiborto chekimoje ak nyolu kora kochob tebutik cheimuch kibokoteben noton inendet netyem ak kit nepo komonut missing ko nyolu kosib koitita yotet i komakinam tyemisiet.

Ngoroik nootin kokikilach anan kochepo chemunanda chekyoldo en ndonyon kyoldo en beit neroisi neimuche konyor temindet ana chitugul nemalasima kotindoo chito rapinik chechang, kyoldo en beisiek chemi ngweny mising kong'eten silindaman kot kwo akoi siling konom, imuch kokwoi chito ngoroik chechang akeyochinen beit neroisi konyoru kora tukuk cheimbioen ako chekororonen ako tukakab chemunanda kororonindab tukab chemunanda komokilelen miten tukuk chekekuren uniform yaani chenootin koloche chitugul imuch konyor chito kit netindoo itindanyin.

Ikilee serkalit bikchik komwochi kolenyin koboishien musoknotet ab kasari en mungarosiekchwak. Kosiibge ak nekararan missing ingeboishien ngalek ab sort en mungaret amun kikowaalak kasartaa ak kochangaa bik en emet. Kororonindo age konenaat kele ribe kasartaa am kimuche keyai kasit neo en sait nekiten. Ikile kora komwochin kolenyin kasit nekiyoe en soet anan mo nekoyoe keboishien musoknotetab kasari. koriboot akanyumnyum kowechowech chi kosiibge ak nekiyoen kityok soet

Igile serkalit bikchik komwochin kolenyin koboishien musoknotetab kasari en mungarosiekchwak kosiibge ak noton kararan missing ingeboishien ngalekab soet en mungaret Nebo inguni amun kikowalaak kasarta ak kikochangaa biik en emet, kororoninda age konenaat kele ribee kasartaa ak kimuche keyai sait nekoten kasit newoo, igile kora komwochin kolenyi kasit nekiyounen soet anan nekiyoe keboishien musoknotetab kasari ko riboot ak manyumnyum kowechowech chii amun kiyoe kityok en soet

Kit negorom missing nebune biik ab koreny'un yon liponi tuguk i,konenoton nemotomi rabinik choton, biik oleo en kokwenyun ko temik chebo kawaida, anan chito nebo kawaida nemotinye okot rabinik cheomotin, konotet ko tabu natai neng'eliponi tuguk komany'umy'um anan moroisi kosich chito rabinik chelibonen, kit age komiten olyet barak en tuguk chekiole missing konyoru kipkosobe anan chi agetugul en kokwenyun shida inotet nemoimuche akobo shids inotet, tabut age neny'oru biik sb kokwenyun i ko koot noton nekicherunen rabinik ne naat ko m pesa komomiten resob yoche kecheng'at en tukosiek i nemoroisi anyun kelipan rabinik yon mewe ibeicheru rabinik chotet.

Oratinwekab gaa chekitesen anyinyindab ngungunyek kocheu cheisibuu, keboishen manures chebo tiongiik chenooton, ko kiptangasinik chebo tugaa, chebo nekoo soroik ak chebo ngokenik kotese missing kotoltole ngungunyek en imbaar. Kitage kora netese anyinyindab ngungunyek I koyan kakibakakta tuguuk cheu mobeek,

Komonut nekinyoru ngewalawal minutik en mbar koripokse mieindab ng'ung'unyek ripe tililindab ng'ung'unyek komang'emak akotoltole mising kokararanit kit ake kora netoreti koistoengee nekitiengee mising mbolea chekiale en duket imuch kora koter mianwokik akoisto tiang'ik cheimuch kong'em bandek ana ko minutik tugul chekakimin en mbar ing'etie kora sobondo nepo tiong'ik cheimuch konom anan kotoike yon kakimin minutik en mbar, toreti kora ngewalawal koripe Komonut nekinyoru ngewalawal minutik en mbar koripokse mieindab ng'ung'unyek akostoo kit nekikuren soil erosion neng'emokse ng'ung'unyek anan konam kolaa beek Komonut nekinyoru ngewalawal minutik en mbar koripokse mieindab ng'ung'unyek en mbar tesokse kora tukuk chekepute anan kesisiet nekimuche kenyor yan kakiwalawal tukuk en mbar kosipke ak neibure kotoltolitu mbaranotet.

Oratinwek chekindo katoltolik imbaaret I,kocheisubu imuch kwo chito ak kwo koal imbolea en tuket I ak inyon koib ak konde keringoniik, anan ko chekakikerer chekindo minuutik. Oretage kora nekitoltoleen imbaaret ko kinde manures cheyobu tiongiik,I chenootin ko kiptangasinik cheyobu tugaa Aman ko soroik cheyobu nekoo anan ko chebo ingogenik kotoltole missing imbaaret. Oret age ko ketub tuguuk cheu moobek anan ko chekokibuten bandek I anan ko maharagwek en imbar amakitwaitwai akitembta mbaret kotoltole imbaret inguno missing. Oretage koketem imbaret en kasarta nenyolunot ak kebakaktaa korur inegen kototun koit kemin kikoi kasarian kiten neome koruren imbaaret inegen komokimin en chokchinet

Oret nekichigilen okwoindab ngungunyek chebo temisiet kochisibu; imuch keib ngungunyek tuten koba kot ab chigilisiet nenaat ko labit I ak kechigil akwoindoo netindo ngungunyat I,sausage okot kechigili kit neu ngungunyat kot kominten kit nekikongem. Oretage kekeren kora kesuutik chekikese en imbaranotet yon miten minutiik chekokibuut kegeeren keset nekakimuch kenyoor en imbaranoton angot KO kakikees tuguuk chechang koboru kole akwai imbaranotet, kigeren kora yon kakimin tuguuk ak kobwa kochok komoib kasarta nekoi koboru kole akwai imbaret notet nekokiminyii tuguuk, kitagge nekikeren kora ko yon moib beek ngungunyek en imbaar

Atere ibeetab beek en imabrenyun i,amine kekiitik chechang en kwenusiek ak en toboonikik simomuch kokimiit ak koteer ngungunyek komoib beek chechang yon korobon I,anan koyon konyoo koristoo komuch koter ketichotet. Kitage neoyoe sikoriibok ngungunyek amo kiib missing, koamine tuguuk chechang en imbar, awolowolchini much Amira bandek neisibu Amin maharagwek ak neisibu amin robwonik konoton koribe ngungunyek komangemak i,asimokiib koib koristo anan ko beek. Oretage neoteren ibeetab ngungunyek ondoi tuguuk cheu mobeg en kwenusiek I,anan ondoo barak otuchen I asikoobit ngungunyek komokiib nyon kokibuut tuguk cheu bandek. Oretage neoriben ibetab ngungunyek ko omuche amin bandek anan ko tuguk chekamin an ele tulwet ak oger ale kabaa kosiib lain I,akoketeer kora ngungunyek singikutyii koter ngungunyek asikoobiit komaisertage

Katoltolik cheochome aboishien en etkai tugul kochenootin kingen kele boo kipkaa anan chebo gaa missing chenootin kou cheyoobu tiongiik cheu tugaa cheu kiptangasinik I,soroik cheyobu negoo anan ko kechirek anan ko kocheboo ngogenik kotoltolee missing imbaret kokararanit. Amuche aboishien kora kotoltolik cheu orek ondeeote imbaar kosiibge ak before tiongiik ak kotoltol imbaaret..Aboishien kora katoltoliik koyoob tugosiek chekiolendoen mbolea, chekioldoo chekikechob ak ketesyii tuguuk che nootin koi phosphorus ak nitrogen, amuche aboishein chotet asikobiit kotoltol imbare,a home aboishien kerichek ab bravekto anan ko credeleo chebore isirek ak tiongiik tugul

Oriibe akwoindab ngungunyek en imbarenyun I andoi mbolea chotet chebo kipgaa chenootin ko kiptangasinik ab tugaa, soroik ab negoo ak chepo ngogenik, sikobiit korib akwoindab mbaret. Oretage neoriben I koamine tuguuk chechang I,amuche amin ra bandek I,neisibu aminyii maharagwek ak neisibu aminyii kitage okot neo robwonik, awolawoli asikobiit koakwait imbaret, oribe akwoindab imbarenyun kokeny I,andoi mbolea chekioldoo en tugosiek chenootin kotindoi phosphorus ak nitrogen, ariibe akwoindab imbarenyun en kasarta nekobuut tuguuk cheu bandek anan Yan kages bandek I ometechini mobeg kosoyo anan koyomchi ngwony ak yeityo ketem yon kokorurchi ngwony mobechotet. Ak Nebo let ko saitage abutee kesutiik en imbaar anan akese kesuutik en imbar akabakaktee ngungunyek kosisige komakitwaitwai koruryoo ngungunyek ichegen

Abwote ak ayoni ole booshietab katoltolik kotese kesutik kosiiibge ak nechongoitu missing yon konyor minutik mbolea, anan katoltolik chekororonen anan ko cheyomotin kotesoksei anyone tuguuk chekigese en imbar. Ak nyorchingei minutik tuguk cheu nitrogen ak phosphorus, akitoltolee missing ak kobiit missing tuguuk chekeome chekakimin en imbar

Aguure chorwenyun nekingolole tuwan en simoit konyo igortab boibooyet, atoche inendet amwochini torigit netesetai igortoo, amwochini alenyii tatun keyoe en ono igorto noton, Kitage neomwoichini kora, amwochini alenyini ikorto nekiyae konebaa nee, mautyen kora atingyi amwoche alenyi tatun aboiboienyini yenyo inendet igoroo yet ,sikobiit kobaibai it akine akogerchige ole katestatai igortoo. Amwochini kora akobo tuguuk Che kororonen Che kinyoru en igortoo cheu kenai akobo tienik cheterter, anan kinetgee tuguk chechang chepo kipgaa chekibo keny, ak amwochi alenyi kandoik chetun bwone igortoo kimuche kegeer en betunotok

Oratinwek cheoribe obongoni rabishek i,ko ogeere ole konde ole kararan rabishechotet, android rabisiek chemoboisyee inguni ondoi benkii, amuche ande akaon, neotindoi nenyunet Nebo benkii, KO any rabinik cheoboshien an kila betut amuche akonoreen simoit. Amuche akonoren mpesa anan akonoren tuguuk chekikechob en simoit cheu mswari ak kcb mpesa.

Oret neoriben tiong'ik i ak mianwakik komanam kiakik anan kominutik, ko tukuk cheu kiakik akore ole kokibit komanam kerbesik i, akere ole olerwe kotilil i, okere kora ale amitwakik cheome kotililen akwomen amitwokik eletilil, kit ake kora neokere en kiakik okere ole kayee beek chetililen, minutik ko astoi tiong'ik cheu isirek obite obiten kerichek chenomeke ak minutichotet i, osemberi kora ak astechini tukuk chemonomeke ak minutik, abolu tukuk cheu chemorut ak chemasai simanam tiong'ik cheu kutik.

Kiranyoru katoltolik chebo lembeita kioldoo, missing kochechengeen biik rabinik, kosiibge ak nekikochop serkalit mbolea anan ko katoltoleiwek akobos beisiek sikonyor reminder Nebo kawaida, ko annan koib bik ak bak kwaldaa, kimuche anyun kistoenge makornatanitok oldoo bik katoltolik chebo lembeita yon kakinyor kenaam ak kikochi berutiet neo missing. Nyolu koik koborunet kele machamdaat kealdaa tuguk chebo lembeita ak imuch komomong tuguuk che kororonen en minutiik